Ka aneno ka en puodho kendo puodho ma olemo onyake maber. Olemo mar karat. Olemo mar karat ni osepudho koro okete mondo mi koro otere e chiro. Olemo ni onyak maber kendo mae kaka ikae. Ikae kose chiek ikae, ikae e yoo mar pudhe kas igole maber mondo mi otere odhi otii kode. Joma chame kapod numu chame joma tedo kode tedo kode. Ma en karat kendo omit aduwa.

Chiemo ni namba achiel ok nya chame achama ka ma, chiemo ni ilose maler, iluoke maler, kose luoke maler ti kasto ikawe kise kawe to ing'ade ma tindo tindo gi pala kise ng'ade matindotindo gi pala, asto ichiele mamit kisechiel to koka inya chame nikech en chiemo mamit man gi dhandho aduwa.

Tijni en tich maber kabisa kendo tich mi mar goyo kura aluora na itime kama, ji mondo okinyi ka osemondo gokinyi to riedo ka oseriedo to gi ling'o ombulu gi ling'o ombulu ne ng'at ma gi yiero no mondo ng'ano oiki oyombe e kura yiero no mondo obed namba achiel.